Kit ne korom netot nebune sokat en kokwet nyun, ko notet. Yan mamiten bandaptai korik che kiboisien kesomanen somanet nebo sokat. Tuguk chekimakchiney, rabinik, ng'echerok, kitabusiek ak mwaliminik che ineten somanet nitet nebo sokat en kokwet nyun. Nitet koibu kobit kaimutik che koromen akobo somananitet neb sokat ndaa mamiten mwaliunik kilasisiek che boisien lagok kosomanen. Ak tuguk tugul chekimakchinkei. Kou mwalimuek koma amatin en kokwet. Ak tuguk chotet chekimakchinei alak en somanat nitet, komamiten amun rarunotin, ranunotin tugul en kokwet nyun. Ndap mami pandaptai panganutik tetutik chotet chekitakchin somanet notet nebo sokat

Oleisipto olik chebo kerichek olietak kerichek koterter kotiyengee kerichek chotet cheterter beit neterter nekioldo kerichek, yon miten kerichek cheter koter ole oldo olik kotiyengee notet kerichek cheole koter ak chebo ak chetam kwole kerichek cheter koraa nitet kokonu oliet neter kerichek cheter en olik yotet yeole kerichek. Nitet komuch komuktechi icheket koboishen kerichek chotet ko yaen bik chemiondos ko kotinye mionwokik chotet cheterter cheimuche konyaen icheket bichotet chemiondos. Kerichek cheterter ko imuch kokon koimutik ako imuch kokon kit nekararan en bichotet chekinyor, yon kakinyaeni kerichek chekororon ko imuch kobit walet nebo borto nenlngunget yon nemioni, ko yon kakinyaeni kerichek chotet chemoiyonotit ko imuch kositen miondo netinye chito.

Olekiriptoi tuguk chotet chekiboisen chekinojen beek impar chotet chekiriben bek en kasari en koroni beek chekibiru en ainet koyoche keboisien boibishek chotet chebo plastic keriben beek alan birunen beek en oinet kobwa impar nitet ko kararan amun boibut notet ne plastik ko maomuch konam kutuu aki ibu beek che kororon nimotinye kutuu ako motinye simtoo aketukul bakai imparengung nitet komuktechin temik koboisei beekchutet kotoretenkei kotee ingwek chwak alan imparenyan ole miten minutik asikonyorchi kelchin kobut tukuk chwak chekamin en impar ak kwaldaa ak konyorchikei rabinik icheket che imuch koboisien koyaen kasiy aketukul nemokyinkri chito.

Olenyorchin rabishek biik chebo kisumu ko taonishek chotet chemiten kisumu chekikonoren rabishek alan olemiten rabishek sorting ko chemiten taonishek en kisumu ko miten kasishek cheterter che imuch konyor biik rabinik cheboisien en korik chwak asikoolchinen jei icheket tukuk chotet chemokotin taonit aketukul nemiten en kisumu komiten kasit nebo biik chotet chebo kisumu sikoyai jasinotet akonyorchikei raninik miten Korea en resafishek ole imuch kwo chito akobakoyai kasit asikonyorchikei rabinik en kisumu yutet nibuch kisumu ko taonit notet nekararan nemiten kasishek che kororon che kenyorchin kei rabinik chekoikoi che imuch iboisien chito itoretenkei ilibonjinen lakwet sukul akongetun chekiboisen en kongunget iyalen tukuk cheimokyinikei.

Moshinit notet netirireni en nguni kobo komonut missing en mbaronok kyok ndamun yon itinye chito mbaret notet neoo nekemin tuguk cheu beek, nganuk ak tuguk chechang chotet chemuch keboisien moshinit notet netirireni ko kararan ndap toretin ak inyorchigee keset nekararan nebo tuguk chekemin chito en mbar. Moshinit nitet keboisien kekesen minutik choton cheu nganuk chaik ak tuguk alak chekiminote ot kou muchelek kekesen moshinit nitet ak kong'aa moshinit nitet kora koba komong chotet kesutik chekororon chenyeiorurenii kityo chito nebo tuguk chutet ak imaa ak ikonor komo en ng'emet aketugul kobun moshinit nitet amun moshinit niton kokese komie ak kobur en kororindo nekararan

Ole ikimitito olietab sobet komonutiet nebo women enterprise funds konitet toreti chotet che kwonyik konyorchikee icheket rapinik chotet chepo enterprise women chotet cheikoito kompunit nepo hustler funds konyor chikee icheget rapishek cheimuche kotounen gurupishek cheterter biiik chotet chepo emetab Kenya akosuldaen icheget magutik ak tetutik tugul chemokyn Kee konomchi mungaret nemoche asikonyor Kee icheget kit nemokyin Kee en sopenywan nitet kokikokimit biik chechang konyor chi Kee oilet nekararan nepo sopenywan ndamun rapishe chuu kutoreti icheket Ako Yoon kepesen rapinichu komokimoche iwekte en chokyinet iwektoi mutio mutio Yoon kesich Ako Yoon keritar en iwektoi ipeseni ak ketesun alak kochangaa

Boishonik chebo kot chetononchin kobotishet ko boishonik chotet chekororon chebo boishonik cheterter kouu chebo koot ko terter en kotab chitukul ndab boishet nekararan en tononchinet notet nebo kobotik, kouu en imbaronokiok ko kobotik cheterter ko imuch kokes icheket tukukwak ak koib koba korik ak kokoito mokutik chotet tukul cheimuch keboishen asiketononji kot notet nekokikeshi tukukwak en oret notet nekararan oo yoon kamin chito bandek ko imuch koib inendet ak inyokonde konyinet alaa konde koot ak kobisen kerichek asimaam tiongik bandekwak sikonyorchinenge icheket kelchin kwalda ak inyokoboishen icheket en tukuk chotet chebo koot.

Kit notet nekirupe sikenyo oret nekolibonen tuguk chebo sirkali en paybill ko notet konget sirkali kokoito paybill notet neiyanat nenyoru rabishek serkali nenotet kokochi biik kosir kobwa biik chotet chetononchin chebo serkali cheikoitoi koril chemiten en emet ab Kenya kou tuloshek chekakitejat korik chemiten en Kenya ko imuch koboisien icheket paybill nebo serkali kolipanen icheket tukuk choton chekimoche ala rabinik chebo serkali chekimokyinkei en icheket en oret notet nekararan ako takunot kobun paybill nitet bo serkalit nebo emet ab Kenya.

Sukulut notet nebo amitwo

Kelchin nekiboisien en boisiet nebo bikanetab minutik kotoreti koruyo minutik choton chekemin chito en imparengung komie akiges gesutik chekororon che imuch kotoretin indap indipiman chito kou yan kemin en imparengung ekarit aenge koyoche ipimonji ile keswek chomine koyoche koten ak kole ako konon bandek cheten akole indipiman kotutukenitun ala ipiman kochanga ko imuch komenyorchkei kelchin indamun yan kemin cheyuten ako cheraatee en impar ko imuch igese rurutigug chetuten ko yan kemin kochanga soiti ko maimuch inyiru jelchin koraa indamun indimin kochang koruryo tukuchoton komie indap kachilkei koreben kei beek komomongu rututichotet kokororon kelchin nekararsn ko yan kemin ipimochi ak indee tukuk chotet chekimokyin kei inyoru rurutik chotet chekororon en imparengung chito.

Oratiwek chotet chekiboisien asikenai akobo safarishek chebo indegeishek ko oratiwek chotet che imuch keboisien kemwaita akobo safarishek chotet chekisuldoen indegeshek cheruto chebendi komoswek cheterter en emet ab Kenya ak ematuwek chotet chemiten sang chekiboisuen indegeishek kou yon miten safarit not chekebendi kou yon wendi president nebo Kenya kou mombasa, kisumu alan ko eldoret alan ko komosto alak tukul nebo emet ab Kenya ko oret notet nebo rutotanyin kebongoni kele wendi kouni ak kouni yekakoit yun kobanganak oleitundoi ak olewenditoi komosto ake en oret notet netakunot ako nekararan nekakisuldaen akobo safarinywan nekaisuldaen en komosto nekomiten bakai komosto notet nekokimokyin kei.

Kabwaturik chebo ministry nebo somanet koyai somanet kwoo digital ko bangonutik chotet che imuch kisuldaen somanet nitet nebo analok kwoo bakai tigital nutet Jo imu h keboisien oratiwek cheterter asikeyai somanet nekibo keny koik nebo inguni nekiboisien en sukulishek chotet blanketishek chotet chekikuren white boot kosir chotet chekikiboisien keny chekikiboisien Blackboot chotet chekikisiret choka kosir nebo inguni notet nekiboisuen whiteboot nekararan en mwalimuek chemaimuch konam buiwet akonam mionwokik cheterter yon inetishe boisiet notet nekiboisien komputaishek asikowal somanet notet nebo keny ak kakwaityet ake ko keib kit notet nekiboisien en sukuk kinet lakwet.

Kit nekimwa kandoindet nebo emet ko kitet ngalek chechang ak boisionik chechang cheityin biik chemiten emet ab Kenya chekikonye asikosuldaen inended kondoindonitet nibo emet ko nitet William ruto ne kimwa kole kole yoe boisionik chechang cheu chotet kotech classishek en sukulishek kotes mwalimuek koyaa oratinwek ak kotekat korik chitet chitet chekimenye en emet komukul nebo Kenya nitet ko kikosildaen boisiet nekararan nebo teketab korik chemiten en emet chutet chebo Kenya kou en emet nebo Nairobi ko kikosuldaen koroisi inended korik chekimeny chekikamwa inended kole teched ako tesetai koraa korichotet kopa barak en Nairobi ak en ematuwek alak chekikamwa kole kiteche nitet komuktechin inended kotakobur en ngecheret alan kotakosuldaen inended boisionik chotet chekitet.

Chang kerichek chotet cheinyoe mianwogik chebo timin, nitet alelen keboisien kerichek che chotet en oret nenotet asikinyaen chito nemiani akosop inendet kokakinyaen kerichek chotet che ititootin chepo kipkaa alan chebo timin chotet kekuren ndorenik chebo kebolote en osnosiek, timin, bukonok ak en oltatugul chutet komiten kerichek cheterter chekekuren chepindoronik, chesamishet, keliek, kuronik ak ketik alak chotet chebo timin chekinyoisen kinyoen chito notet nemiani kou indorenik chotet chebo chebindoroonik kiyoe asikenakaa lakwet ak biik chotet cheame ting'oek alan chekochut malaria.